Mar mondo omi ichul pesa mag certificate of good conduct, kokalo kuom e-citizen, donji e mbui mar e-citizen, bang' kisedonje mbui mar e-citizen, ket nonro magi e akaont ni mar mondo omi idonj e akaont no. Kapo ni ionge gi akaont, to ibiro miyi kaka inyalo bedo ni ilos akaont mari mar e-citizen. Many kanyo endo motudore gi wechego eko mag achudhe kata mag arita kwe. Ibiro yudo kanyo endo ka certificate of good conduct. Ket nonro magi kanyo, mar mondo omi ijas form no endo. Ka isejaso form no, ibiro kwayi mondo ichud. Ibiro chudo kokalo e yor mano mar M-PESA. Ibiro yie chudo mari, kaeto ibooro form marino kokalo e yor mbui. Inyalo neno bende kuma kwayo mari miorono osechope kokalo kuom mbui no mar citizen.

Jogueng' nyiso kido kod timbe mane timre ekinde machon eyore mopogore opogore. Kanyo oting'o kanyakla kod wende kaachiel kod miendego mane imielo chon. E piny machon kata ndalo machon, jodongo mane odak chon, ne gin kod kido kod timbe mopogore opogore mane gihero ahinya. Iyudo ka jodongo ne nikod thumbe mag gi mane gimielo, kendo kaka ne gidak, bende nitie wende goeko mane jothumbe machon owero kendo gin wendegoeko mane jodongo machon ne winjo. E piny masani, kata e gweng'wa sani iyudo ka thumbego eko mago manyachon, oket ahinya kendo ji ohero winjo, mar mondo gipargo gigo mane otimre chon. Mar ariyo, nitie chiemo mane gichamo chon. Endalo ma sani iboyudo ka jogueng' chamo chiemo gi mar mondo mi gipar godo kido kod timbego eko machon. Bende nitiere gigo eko moger miparogo jogo machon mopogore opogore miluongo kanyo ni monuments, gin gigo eko machon ma jodongo machon netiyogo kata gin gigo minyalo pargo jogo mane nitie e piny chon.

E pichani waneno jal moro machiwo laptop ne jopuonj kaachiel kod jopuonjre. Laptopni biro gi ber makende kendo ber mopogore opogore. Laptopni inyalo tigodo e somo e sikundni bende inyalo tikode e yorego eko mag tudruok e yor mbui gi nyithi skulni kaachiel koda jopuonje gi jopuonjre. Bende wanyalo neno ni ber mar tiyo tijni, laptopni ichiwe gi ng'ato. Wanyalo yudo ni en ber mopogore opogore kuom tudruok gi riwruoge mopogore opogore nimar laptopni nyalo bedo ni ochopo e skulni kokalo kuom riwruok moro. bende onyalo bedo ber mar tiyo matek e skul nikech aneno ka jopuonje ariyo omako laptopni, inyalo bed ni ichiwe kaka mich ne jopuonjregi kaata kaka mich ne skulni mar mondo omi okonygi e yoregi mapile pile mago mag tudruok. Mich ma kamae kelo mor kendo waneno ka jopuonjre kaachiel gi jopuonje omor ahinya.

Eh nitie riwruoge moko maok gin mag piny owacho e gwenge kendo gikonyo e yore mopogore opogore mag somo. Riwruogegi gin riwruuoge mag ji giwegi kata gin riwruoge mag saga mopogore opogore. Riwruogegi kawo jopuonjre moko e sikunde kata atamalo moko mag jopuonjre. Kendo gipuonjogi gigo eko mopogore opogore. Ginyalo bedo ni gipuonjo gigoeko mok som e buk kata mok puonjgi e sikul kendo riwruogegi konyo jopuonjre e yore mopogore opogore. Mar ariyo nitiere riwruoge moko makonyo nyithi skul kata konyo nyiri kamiyogi gigo maginyalo konyorego e ngimagi mapile pile. Kuom ranyisi nitiere riwruoge mamiyo nyithi skul manyiri taulo mag ria maginyalo konyorego pile ka pile e sama gineno malo. Riwruogegi dwaro ni mondo gibed kanyakla kendo gibed gi tudruok makare gi sikunde magikonyo pile ka pile. Nitiere riwruoge bende makonyo sikunde mopogore opogore kaachiel kod konyo nyithi sikul kod gigo eko kaka laptops ma nyithindogi nyalo tiyogo e bero somogi ma pile pile kendo ginyalo konyogi mondo gibed kod tudruok makare mag mbui.

Okapar ka be sirikal mar piny owacho oseketo ng'eyo moromo kuom jopiny kuom somo mar mbui, nimar e kinde masani ok gin jonyuol te kata ok gin nyithindo te manyalo yudo kaka gitiyo gi yore go eko mag mbui. Sirikal ne dwarore mar mondo omi obed kod jopiny kendo opuonj jopiny oler ne jopiny ber ma somo mar mbui kelo e piny masani kata ber somo mar mbui e somo ma sani ne nyithindo. Sirikal ok oseketo tudruok mar sitima e sikunde duto, kendo mae en achiel kuom yore goeko maduoko piny teko mar somo mar mbui e pacho kae. Nitiere sikul moko mayudore kuonde ma ongaro ahinya ma ok nyal bedo kod tudruok mag sitima kendo sirikal pok otemo makare mar mondo omi okony joma kamago. Bende sirikal pok otiego jopuonj e yo makare maginyalo puonjo godo nyithindo e yoregoeko mag tiyo koda somo mar mbui. Sirikal dwarore ni mondo omi jopuonj tiegruok makare maginyalo puonjogodo nyithiwa kata nyithindo mag skul e weche mag somo mar mbui.

Lony manyasani itiyo godo eweche mag tiegruok eyore mopogore opogore. Lony manyasani inyalo tim ranyisi mare kokalo kuom video ma ineno e mbui mopogore opogore. Ng'ato nyalo loso video mopogore opogore to keto e mbui kendo ng'ama dwaro puonjore lonyno nyalo donjo e mbui kendo somo gigo matimore kanyo kata ler mochiw gi ng'ama ne oketo gino e mbui. Kendo onyalo neno kaka ng'ano ne timo gigo ma opuonjre kokalo kuom mbui kamano. Bende tiegruok makalo kuom weche mag mbui, kendo tiegruok e lony manyasani kelo yot ahinya nimar ng'ato nyalo neno ranyisi mopogore opogore kaka lonyno osebed kitiyogo kuom kinde, kendo kaka lonyno osekonyo, kendo miye ranyisi mar gigo mopogore opogore moselosi kuom lony. Lony manyasani bende biro kuom yoregoeko mathoth monyalo konyogo kendo manyalo jiwo dhano kendo jiwo joma tiegore mar bedo gi tiegruok e atamalo mamalo ahinya.

Teknolojia oketo yot esomo kendo somo nyalo yudore kamoro amora e pacho kae. Teknolojia en gino ero manyalo tudo pinje mopogore opogore, kendo osetudo piny mangima mobedo kanyakla kendo ng'ato ang'ata nyalo neno gima timore e piny moro amora kamoro amora ma entiere. Kokalo kuom tudruok mag mbui, kaachiel kod tudruok mago mag ong'ue yamo. En yot makende manyalo miyo ji man e piny mangima somo e yo mayot. Ng'ano kong'eyo gimoro, kata japuonj nyalo puonjo gimoro to keto e mbui kendo jopuonjre duto kata jogo man kod dwaro mar ng'eyo gima kamano e piny mangima nyalo yudo gima japuonj no opuonjo kokalo e mbui. Kendo kelo yot ahinya mar weche mag somo nimar ng'ato ang'ata kumoro amora nyalo ng'eyo kendo nyalo puonjore timo gimoro amora. Bende teknolojia oseketo yot eyore puonjruok manyasani kata yore somo manyasani ma itiyo koda mbui kendo itiyo koda simbe mag ong'ue yamo, kaachiel koda kompiuta gi laptops eyore mopogore opogore mar kelo tudruok e yo mayot gi jopuonj man e pinywa ma kae, kaachiel kod jopuonjrego eko mayudore e pinje maoko nyaka e piny mangima.

Yiero kelo kwe e kind jogo maywayore en gino endo maber ahinya kendo okonyo mar ji obed koda kwe kendo ji obed mamor kanyakla. Anyalo yiero kelo kwe e kind jogo maywayore kawuoyo kodgi. Mar mondo omi ji ariyo ochop e okang' maywayore nyaka bed ni nitie winjruok moro mane okoso e kindgi. Kuom mano anyalo bet kod jogi piny ma wawinjre, awinj ywak mar ng'ato ka ng'ato kendo ane kaka anyalo konyogi. Wanyalo wuoyo kanyakla gi ji ariyo maywayoregi ma wabed e winjruok mano makare. Bende abiro puonjogi ber mar winjruok e kind ji kata ber mano ma winjruok kelo e kind ji kobedo mowinjore, kendo abiro lerogi ni ber ahinya ka ji owinjore nimar okelo yot mar wuoyo kata yot mar tudruok e kind kanyakla mar ji. Bende wanyalo winjore ma waketgi kanyakla ma kendo gidog ba gimor ahinya kaka ji ariyo. Wabiro lamo ne kwe e kindgi kendo ma gidog ka gimor ahinya.

Jopuonjre nyalo tiyo kod chenro mag mbui e somo kod tiegruok e rang'iny margi e yore mopogore opogore. Jopuonjre nyalo tiyo koda mbui ahinya sani, tiyo koda mbui e tiegruok margi. Kendo jopuonjre nyalo tiyo koda mbui magiyud puonjruok kata tiegruok mago makare kokalo kuom somo eyor mbui. Mar ariyo, nitiere apps mago eko matudore koda weche mag somo. Jopuonjre nyalo tiyo koda apps gi, ewechego eko mag somo kendo nyalo konyogi puonjore etiegruok e rang'iny mago magiduaro kagitiyo koda apps go. Jopuonjre bende nyalo bedo e grube mag somo mago magitiyo koda mbui. Jopuonj nyalo tudre kod jopunjre mawuok epinje maoko kata mawuok epinjego eko mag ulaya eweche mag somo kagitudore kendo giloso grup margi grube mag gi mag somo, kendo kochopo saa moro to gitudore kendo gibiro kanyakla eyore mag mbui magisom kendo giwilo paro mopogore opogore. Bende jopuonjre nyalo puonjore erito saa kagitiyo koda tiegruok goeko mopogore opogore magisomo kata eyore mag mbui.

Eloso weche mag chike, mokwongo winjruok betie. Oganda mopogore opogore koting'o grube mag siasa, jokanyo, kaachiel kod jogo mani kod lony e wechegoeko mag loso chike biro kanyakla kendo giwinjore, kagitemo ng'iyo yore mag keto lokruok e chik mantie sani. Bang'e grup moro mankod weche mag lony e loso chike bedo kanyakla kendo gibet gi winjruok margi bende. Maradek, idhi e jopiny. Kendo pach jopiny itemo many kendo gilero pach jopiny kaka gidwaro mondo olok sirikal magitiyogodo. Bang' pach jopiny kendo itemo indiko chikego eko . Bang' kosendikgi, chikegoeko obong'i kendo bang'e kaitimo tim lokruoge madwarore kendo mowinjore. Bang'e, ibiro od bura biri kanyakla kendo gitemo winjore ewi chike moseketgo. Ka winjruok obedie, jatend piny bro go sei chikegoeko. Kendo bang' kosego sei, to chikgo bedo kaka chik.

E seche ma alimo wede na e gwenge mopogore opogore, anyalo timo tije mopogore opogore kaluwore koda gweng' ma wedana nitie. Nitiere wede modak but nam kendo seche ma adhi machiegni koda nam ataro mar Viktoria. To ahero dhi neno kaka ji nao rech ei nam mopogore opogore. Kendo ahero neno kaka inyalo chwer rech, kaka imoyo rech kendo kaka iwang'o rech ma chop seche ma ng'ato nyalo chamo rechno. Bende watimo tije mopogore opogore kaka tuke mopogore opogore mitimo e nam moting'o kanyo kaka luwo yie, nao yie, kendo kit tukegi gin gigoeko makelo mor ahinya. E seche ma adhi e gwenge ma itimo tije mago mag puro, akonyo e weche goeko mag dhi e puodho kata wechegoeko mag ndalo. Wanyalo puro, wanyalo pitho, wakomo, wadoyo, wanyalo bende ka ochopo e seche goeko ma ji golo cham e puodho bende wakonyo e golo cham e puodho. Kendo wamoyo ma gituo mawakan gi. Kanyo bende ka wariwore kod ji mopogore opogore kata wede mopogore opogore, wanyalo wuok be wadhi wane le e bunge mopogore opogore. Kendo magi gin gigoeko makelo mor ahinya ne dhano.

Eh nitie somo mag ong'we yamo ma asetiyogo, kendo ayie ni somo mag ong'we yamogi gin nyime e yo chwako somo mago mag mbui. Mokwongo somo mag ong'we yamo nitie koda ranyisi ma ka kod kacha kendo ranyisigi inyalo nenogi e yor vidio kokalo e yor mbui. Bende somogi ni koda ranyisi ma hie hie kendo gin ranyisi mabeyo mabiro kendo inyalo nenogi sa asaya. Bende intie koda okang'no ma inyalo kawo vidio miyudogi kata gigo miyudo kendo ikangi kendo inyalo biro luwogi bang'e kagikonyi e yore mag somo bang'e, inyalo biro nenogi bang'e. Bende inyalo timo nonro mopogore opogore e sombe misomogo kendo nonrogi inyalo kano kendo ginyalo konyi e somoni mabiro mbele nyime kata masani. Kendo inyalo chako gigoeko makonyo e yore mopogore opogore. Bende inyalo bedo koda teko kaachiel koda ng'eyo mano makare makonyo e ngima.

Kawuok ka athi e boma manitie e aluorana, awuok ka asepango'ra kangi'o gima adwathitimo e boma, samoro athie boma kotudore koda wechogo mag somo, samoro athie boma kotudore koda wechego mag nyiewo, kata samaro athie romogo ma opogore opogore, luore gi gima athitimo e boma, e seche ma awuok e oda awuok ka apangora maber kendo kaseikora gi gigo ma adwarothitimo e boma awuok kendo akawo nyamburko ba athi e boma , kachopo e boma , awuotho kendo angi'yo e apaya e yo makare mar mondo mi kik ayud ajali mora mora manyalo biro kokalo kuom weche mag wuotho e apaya e yo ma ok en makare, bende athi nyaka kuondegoende ma adwathie, atimo tija mo otera kanyo kaeto awuok ka asetimo gimoro amora kendo athi adok e oda akawo apaya kendo achoko wuoth madoke oda.